Ore entoki nigira aasa tene naa iltung'anak oo tishipate ashipakino esiai enye arashu obo lenye oishinda arashu obo lenye oshomo enkae roruata arashu school naishinda, ore kulo naa keshipa ore enhipai enye naa kelotu too nkoitoi naapaasha elotu te obo lenye oishinda, elotu teninche eeta entoki sidai naishinda tiae oitoi arshu.

Ore enkolong' nataasa ena, kaas enasiai inkatitin pookin, arashu i season enchan. Ore enasiai, naa enkiremore, Ore enkiremore, naa entoki sidai arashu entoki emaana toltung'ani makeon, arashu temurua. Ore ena, kisaidia ormarei, arashu kisaidia iyie makeon, nitoki si aaku kakiret toltung'anak limiidim arashu lemeeta uwezo, naisaidia ate.

Ore entoki nadamu tenadol kuna, naa inkwapi adoru, arashu enkop naado epuo. Ore kuna tokiting',naa inkomiani. Ore kuna, naa intokiting naramati enaa inkishu. Keramat inkabilaritin oltung'anak, napaasha. Ore etamat lenye, nepaashari. Ore oleng',naa enkabila olchumari naramat kuna tokiting'. Ore kuna, eketumi tonkwapi nijo Marlal, Wajir, onkulie ake napaasha. Inkwapi natoito, naapuo kuna ng'uesi inkador aing'uraki ate enkare, arashu endaa nanya. Ore entoki nadamu arashu entoki nadol arashu enalotu akili ai, naa kayiolo ajo kechafui si kuna tokiting'. Ne kepuo inkador.

ore eninko tenisum oltung'ani enasiaai naa kelak iropiyiani niliki isai naifaa nelotu asumare ena siaai, ore enasiaai naa kisho osesen lino metaa ki strong nesho sii meetaa iyata afia sidai , ore sii engae naa idim aaku iyas exercise pee ibelekeny osesen lino tengaraki esapuko, ashu tengaraki shida ake niyata ashu tenaa ira oltung'ani oinguran enoshi siaai oonkaik.

Ore entoki nagira aasa tenewei, nadolta iltung'anak lenkampuni, arashu iltung'anak oitasheki ai woi enaa ceos, oetuo mishori sawadi, arashu enkolong' enye natabolo enkampuni enye. Ore kulo, naa kitodolu enaa larikok, arashu loopeny oitasheki enkampuni tofauti, ogira aitashe tene. Ore kulo, na kidimayu ataa iltung'anak lebenki. Ore kulo, naa iltung'anak oponu aitashe tenewoi, nishooyo intokiting' enye, arshu neponu ai advertise enatoki arashu ena bank enye, peyiolou iltung'anak enegira aikunari, petumoki sinche aetu atipik ilchumeta lenye.

Ore enasiai, nesiai ebaare. Ore esiai ebaare, na kailo oltung'ani sukuul. Nilo sukuul tolarin ong'uan, arashu tolarin kumok, igira aisumare esiai oldakitarini. Ore esiai oldakitarini, naa kepuku enaa weiting' tofauti. Elotu esiai edanyare enkoshoke, elotu esiai ebaare naijo enaudi oltung'ani, elotu si enasiai nibak iltung'anak ootigilate. Ore enasiai, nekeyieu iltung'anak arriyiak, eyieu si iltung'anak oneneng' ilukuny, neyieu iltung'anak oinining' iltung'anak obakita peyiolou.

Ore ena naa esiai e digital ore ena naa siaitin napaasha naidim ataa isiaitin naitobira sirkali arashu iwuejitin netumore sirkali onkulie kuapi aitobirr naboisho peetum iltung'anak eseiten naisaidia arashu ewueji neponu sirkali onkulie kuapi atumore olosho opasha nitobiri shoruetisho nabo nasishoreki iltung'anak lonkuapi napasha.

Ore ena naa yioloti enaa china square ore ena naa enatabolo olorere lenkop e China oetuo Kenya nebol nitadoyio endaa metaa inompisai kuti neyaki iltung'anak le Kenya mitobira maandamano arashu meyaki sirkali malalamishi ontokitin naitadoyioki nelau iltung'anak le kenya arashu isokonini le kenya enkinyiang'a etaa kipuoito iltung'anak le kenya kumok ainyiang'u iintokitin tenaalo arashu tilo supermarket le China square.

ore esiai e chemist arashu esiai naloitieki. naa ene tipat oleng tenkop ang',arashu temurua, arashu tooltunganak pookin, ore ana naa esiai nayaki iltungana lemurua, eretoto nataana arashu eretoto nasieku, ore ena naa sipitali kiti naishooyo irkeek, ore ena naa esiai sidai toltungani ogol tii nkang'itie ashu temurua amu keyaki iltunganak musaada too nkatitin pookin naanyamalu ooltungani.

ore entoki nadamu tena naa enkta enchan, ore ena naa entoroni orbaribara, ore ena tenkata enchan naa keyau enyamali sapuk telototo arashu tesafi ooltunganak, kilepie intikiti, nitoki sii aaku kitalakuan intokitin ttenkaraki esia enchan. arashu tenchalan orbaribara. neibok iltunganak metaa meibooyo toosaparitin enye arashu nedung, nepal kulie intonat enye ai postpone pee inkulie olongi pee epuo tenkata nataguara.

ore enikunari ena siai temurua ang' naa kelo ena siai enaa nkatitin enchan keeta e seasonal napaashari i lingana enaa enkiremore ilchambai temurua, ore enaa emurua keton etii ena siai abori tenkop ang' tenkarake eton uh, ore olosho lormasae naa ekegira aibung' arashu eton aa inkishu egira aibung'aa kake egira enkisuma au dupoto nibelekeny esiai enkifugare onkishu metaa enkiremore olchambai eeta iltung'anak ore ena eton aa kiti kake kegira ailepu.

ore entoki nalotu idamunot tenadol ena naa sheria olbaribara. ore olbaribara i tumia iltung'ank pookin, iloo nkejek, iloo garin, ashu ilooltukutuki, naa keeta ncheriani enyenyek, ore iltung'anak, nelang 'olbaribara tenoshi zebra crossing. ore ngarin naa kepuo anaa ilainini otii mpaka ewuei nelo aipang'ie. ore ena naa instruction egira ele tungani aishooyo, ewuei neimi arashu enkitashoto oo garin mpaka esaa nabolori ena ari.

ore ena naa enetipat, ore ena na pisha, ore pisha naa keosh oshi oltungani pisha tenkaraki sababu arashu tenkaraki epikai kewon idamunot arashu kumbukumbu oo nkolong'i sidan naapuonu. tenipik enaa naa idamu ena too nkolong'i adoru arashu idamu enetiu apa maisha ino ekuna katitin ,ira kiti arashu ira botor, nitodolu. nelimu ina pisha maisha apa ino enegira aikunari tena kata.

ore ena naa e boat ore ena naa esiai nagol tooltunganak, ore enna neme esiia naas pooki tungani, ore ena naa keyieu eng'eno, keyieu sii ena enariyiano neyieu oltungani opi, ore ena naa keyieu enkisuma. arashu kiyieu nitoodorikia atua enkare. enkata naado pee iyiolou enekinari esiai enkai. niyieu entoki edukya, niyiolou aisombirare enkare, ore eniare niyieu ninoto enkisuma e kutossha, naa iyieu niyiolou ajo kaji inko pee ias esiai enkare too nktitin pookin.

ore entoki nagira aasa, naa epejore o nkiri ena ore olariyiano arashu oltung'ani otii ene naa empejore etii. ore nkiri enepeji, epeji nkiri tenkaraki enkinosata nanyae..epeji nkiri tenkaraki emirata oo nkotelini too baai, epeji sii kiri tenkata oosukukuuni naapaasha, epeji tosirua, nepeji te kiama oltung'ani, arashu temuratare, ore sii nkiri epeji tenkaraki epuonu obo arashu likae aatumo tenebo, ni sherekea inkolong''i enye sidan natum arashu enkolong' ee obo lenye leina kata.

ore peeeme oledupoto olduka sapuk otaboloki teina murua naa nabo. eitumia iltunganak kumok esiai arashu edaa olduka, ore enchoto arashu enkumoi ooltunganak naa keok kule neyna nkiri. neeku ina paa kiti enkinyiiag'a ooltunganka teina murua olduka .ore enkae kesapuk olduka neeta intokitin naagol nemebaiki iltungana leina murua ainyiang'u.

ore ena siai naa esiia e maandamano, ore ena naa esiai nemeng'uarayu, keyau ena enyamali sapuk toltungani arashu tooltunganak te maisha. ore ena naa eidim aisababisha oltungani miminie maisha neye makewon, arashu idim aisababisha iyie iltunganak ashu oltungani meiminie maisha, tenkaraki iyie ,oree ena epuo ltungank aagilunore ilarikok too nkoitoi napaasha, nisababisha mibukori osarge tooltunganka kumok eeritae.

ore ewueji nitapaash emurua enkare te nkata enchan arashu tenana season naasha naa esilanke entoki edukuya, ore silankeni, naa ntokitin emaana naibokiki inkariak sapukin, naok inkishu tenkata nadung'o ina shan naa kisaidia too nkolong'i kumok. ore enake naa kitobiri sii ireyiata naapuo aaajing irkejek, arashu naapuo aajing' inkang'itie.

oree ena siai nagira aasa, naa enkuko eoshitoi, ore enkukuo keoshi enkuko too nkauntini, neoshi tolosho, arashu te dunia musiama, egirae aagelu ilarikok oorik iloshon, ore igelu olarikoni likirik arashu orik olosho naa kaa iyata oyie imani ajo kelotu aibelekeny maisha inyi, onoo nkera, wene taisere nalotu pee itumutumu dupoto tenkaraki enkuko nitoosho.

ore ena erpimibil ena nashumieki iropiyiani ore ele shumati naa iropiyiani nishumaki kewan, pee kisaidia tengata enyali ashu toongolong'i inonok makewan idimayu, ashu ilingana ana ingolong'i nimpangaka kewan ore ele shumati naa entoki emaana toltung'ani, lipikaki kewan pee kisaru toongolong'i enyamali.

ore ele naa obo lang'.ore ele naa obo yioloti anaa Mike sonko, ore ele naa olarikoni apa lenkop, le ntaon sapuk enairobi, erikito apa iltung'anak anaa olgafanai leina kaunti, ore ninye yioloti tiaminisho aashu enkibora enkoshoke, eishooyo intokitin aisho iltung'anak nenyor aisadia iltung'anak oodol egira aitaseka, enyor atudumu iltung'anak ooshal. ore ele enyor olosho le kenya.

ore ena bae naa ebae enkisuma, ore ena naa ebae etipat tolosho lang' arashu temurua ormaasae. ore irmaasae na iltunganak, oibakitia, arashu iltungan otobiko te kurum, eitu ejing esiai enkisuma. ore irmaasae naa iltunganak oogira ailepu tena kata aayiolou maan enkisuma nieng'uaa eramatare oonkishu arashu nipiungusa pee etumoki inkera enya anoto dupoto etaisere. amu etayiolito aajo enkisuma naya iltunganak eniado.

ore entoki nadamu tenadol ena naa iropyiani, ore ene wueji, naa ewuei neshumiekei iropuyiani, arashu ewui nintayunye iropiyiani, arasahu nipik, ore ene wuei naa eweeuji naa ewueji emaana, ewuei netii impisai inonok inkaik siadan, nimiure, ewueji nepiki, arashu nimiata wasiwasi. ore ene wuei naa ninye epikieki iropiyini nishumieki olchumati loo ropiyiani eba eneba anaa eniata.

ore enkabila ooropiyiani, nemeeta enkabila neme sidai, amu ore eropiyia kedung' entonai eba eneba, kulingana anaa shida niata, ore eropiyia naa entoki emaana tenkishui oltungani. entoki emaana naa ninye ing'oru oltungani toolarin lenkishui enye. ore eropiyia na mitosha oltungani ore ena naa emali emaana. esaabu naitawuo apa oltungani ledukuya naret ormarei lino pee eeku sidai taisere.

ore ena siai naa kisum iltungan k ate, kisum iltungana aiyia ate ariyia tayiolo eninko, ore ena siai naa iltungank otaasa esiai oolpolisi oosa too nkolong'i arashu too nkatitin kumok. ore ena naa esiai nikitaki oltungani iboitata pee iyiolou aisaidia kewon taisere. ore ena enijing' esiai oolpolisi naa kaitum nafasi, nikisumi nikifundishae pee iyiolou sheria, nisuj intokitin arasu inkoitoi naishaa, pe isuj ira orpolisi, nisuj entoki naji ashu kisumi pee iyiolou ataasa kuna siatin openy.

ore maana ena too nkiasin e kila enkolong' na ewui arashu enkaad ebenki ena. ore ena naa entoki napiki impisai eshumieki arshu itauni airiwaa too nkoitoi naapasha. ore ena naa ewui nipikie olchumet lino loo mpisai eba eneba. naa ipikie nishum, naa eba eneba, nemeeta empurore, naa kesidai tenishumie impisai inonok.

ore entoki nalotu idamunot tenidol ena naa esiai na advertise ashu naishooyo sirkali eimu ecitizen ore ena esiai arashu isiatin, kishooyo sirkali kuansia kaunti, mpaka national government nepik ene wueji e digital eimu ecitizen pee etumoki iltunganak loo nkauntini arashu lolosho ainoto tesiokinot, ore ena na kishori obbo asu poooki tungani oota nkardasini naaishaakino.

ore enkinyiang'a ninyiang'isho igira aosh esimu, naa kitagol imbaa, ore ebaaroto nibaya iyie makewon, naa iton tilo duka nilimu shida niata, mikiudumia olopeny olduka, naa kitodorop inchidai arashu kitelelek inkirorot inyi, ore ena naa ekiyaki i burgainer, nikidung'okini i mpisai arashu ebei oontokitin nigira ainyiang'u. neeku isidai enibaya olduka. nilimu shida niata, nikinchori idadi arashi inamba ooropiyiani naayieuni ni burgaiin nelelek kidung'oki olopeny olduka.

ore ormarenke latoning'o oipirta ena, ore ena naa emashini e parking ore ena naa emashini naitodolu arashu nalakieki iropiyiani, iltungank pookin oopik ingarin enye nean kiwanchani. ore ena mashini nemebolo eitu ipik impisai too sai nitotona tiatua ine wueji. ore eka pee iton nemimpapng' eitu ilak iropiyiani nitotona tiatua ine wueiji

Ore eninko teniisum oltung'ani metayiolo ena, arashu metayiolo aia apply enkipande, naa aairik oltung'ani huduma centre ore piirik nintoton nimpotu inkardasini too lang'eni arashu too laasak leinewoji niutaki iwojiting' neifaa peyiee ijaza petumoki aia apply enkipande tenaa ninye eyieu, ore enkipande to losho le kenya neitaaki apa arashu neitakaki apa enkoitoi dorrop oleng' nitumie too nkolong'i kutik naaponu.

Oree Digi farm naa etekinologi naewuo taharaka neepo to losho arashu neepo to murrua, ore Digi farm eimu enkiremore oolpayek, eimu enkiremore emiwa ,enoombosho eimu indaki ake iye pookin napaasha naa keisaidiya oltungani meeaplaaya arashu meeadvaitasana endaaa enye through online peetumoki ltungana loo loshon arashu loo nkauntini naalama aatayolo inadaa nikioshoki simuii piitumoki atimiraki.

ore ena naa passport ore passport naa entoki emaana, tolosho, arashu tooloshon pookin, ore ena naa entoki naisidia sirkali, aisho iltung'anak lenyenyek pee epuoiyie inkuapi, naalamilama, pee eisumi, aapuo aisuma, arshu eesie isiatin ,pee etumoki aayau dupoto olosho le lenye, olamireita lenye, ore passport meeta ewueji nilo, aipang' te nkop inyi, alo aipang' miata.